Ee kedede kore lduka le DigiFarm le Safaricom naa keata tipat kitok tee lairemok duake tanaa laramatak duake lee ndaki amu keretu duake ninche aitataanu ntokitin duake too lokwa haswa lokwa loolakwaniki ng'oji neti ldukai duake. Naaku keata mbae era tipat oleng' too lairemok loo ndaki.

Eh kedede ketereto duake teknolojia ih duake aleipunye lorere tenkiremore duake enche naa ketereto taa baa e teknolojia lorere te baa ki kumok oleng' duake naretu ltung'ana tonkoitoi naapashpasha, ashe.

Ore sirkali kidim nisaidia olorere neretu netum ninje aibung'a embaa etaata eaas entoki naijio extension services elaturok ilaramatak loo suam to mbaa napashipasha tenkata pookin

Kore neina lti sia tokitin shi loanap duake neina tomonok tanepo aitai majani, naa keisidai duake oleng' amu kore inia e toki nauduudo onia sheta keisaiadia pemeroyo majani pemeroyo majani ech majani enche duake peetum atabai ng'oji nemireki tekata supat, pootum duake ninche ashom nkae hasara kitok, naake ako neja.

Kelelek pee eyiolou oltung'ani Ajo kadaa ewun tolchamba lino amu edol Ajo tenengasu ena endaiki naijio negesu mbenek atoi irpaek tolchamba nidol Ajo kegol pee eyiolou Ajo kadaa ewun tolchamba lino neeku eng'as oltung'ani aivuna

Masaa ta duake etaata naijo duake kuna mashinini naun lchamba, kowun lchamba harakaharaka nepik duake eh lng'anayo loitodokini nkop neitoki anuk, naa keretu duake abaki yuo kulo aturok kutiti meiliapu duake ninche netum nia motisha naase lgasi lenche aitumiyaa neina mashinini neas lgasi harakaharaka netum mazao enche, netumi ndaa era kitok te Kenya abaki duake metaa meitokini aayiya ndaki tenkop nalakulakwaa ashe.

Kaitarian nanu elaturok petum ninche aitumia Nena tokitin amu keretisho mara enebaye Torono kake nebaye supat eyau tiatua ninche amu keretu naa olorere lenkop ang netum ninche aitobiraki entokitin olchamba lenye kulo oreren laijio keeta ilchambai tewueji netii olamei keretu Kuna tokitin ee tekinoloji petum aisaidia mbae nabo

kalo taa atoduaki eniasita olorere atum edaiki enye tenkaraki olamei duake netum iltung'ana atoduaki Kuna tokitin naaji weeds tolchamba neeku kisaidia ninche aas orkasi naa kenare duake nikintumia Nena tokitin ee taata

kajo peiye epuo duake laramatak lesuom nopuo duake inia kupundusoo ee agritech petaa kotum ninshe ailepunye atee notum sii duake aiteng'enata duake te mbaa naijo nenia ee agritech pootum awotu aitumiai taramatare enshe tatua nkang'ite enshe ashe oleng.'

Ore duake agrigate naa keretu elaturok asisho seeds nisaidia aisho entoki naijio fertilizer nisaidia ninche tekulie oitoi naa siatin too nkulie oitoi supati enturore naidim aitodua elaturok aisaidia atee petum ailepunye enturore tolosho lang

keimu duake faida kitok nkutumia ee simui duake te nturore aang amu keas lkazi tenkoitei naishia neas duake lkazi abaki neretu yooh amu kindim duake nikiaz mbaa e nturore tenkoitei naishia nikindim duake nikiaz lkazi tankata kini naaduake aiko neja

keiba shi ndaa neitaini ewon duake etu ebau nkataa naitaini talshampa amu iyolo abaki pulo taata apik inia daa duake store inoo nearibika tankata kitii duake tenkini kataa nearibika haraka neisho abaki duake minyangu ltungana abaki duake ltungani inia daah amu kearibika naa asiokii naaku inia shida duake eata ninshe duake era kitok

Katodua abaki taata duake baa ng'ejuko naimutwa teknolojia auwa taata aok ndaki nepiki duake drip lines nepiki duake ntoki naijo lpaipi naa kulo owokeki mbuka, nepiki dukae abaki mashinini naijo drones napik duake lchenita lchamba duake apik ldawai lchamba naa ar duake loaar lkukuyoni nepiki abaki duake e nkule tokitin estima naar duake nkajing'ani naaku neina baa ake e teknolojia atodua nanu ajo keretisho teduata aai ashe oleng'.

Kore taaduake golikinot duake naidim duake laramatak neimaa kunini naa motum shii ninche duake msaadani duake naing'ua lubot napashpasha neidim duake abaki nemeita duake ninche abaki ng'eno duake naase mbaa enturore enche te tekiti kata duake naisha duake peifaa peasi, neaku inia taa duake duata aai ashe.

kedede kintumia duake mbaa eteknologia etaata aretunore duake atee pukutum aisiadiai duake ate ailepunye nturoree tanabata naa keisupat amu keretu yooh duake nenia baa duake te nturore aang taa haswa duake haswa losho le kenya onkulie lubot duake edunia napashpaasha naake aiko neja

keimu duake rubat naijo taa kuna etaata atuwaa duake simui amu kudol duake yooh nkulie tokitin duake te media ntokitin sidain duake nikindim nikiretore neidim sii duake neimu kuna baa duake nyejuko eteknologia keidim neimu nghoji neijo shows duake abaki agricultural shows neisaidia abaki duake county duake abaki ai provide ltungana nkulie naaji extension services peetum leloo extentionist duake aisaidiai abaki laturok duake netum ninshe ateyolo nenia baa taatua ashee

Iyiolo entoki naitayiolo nanu mpukunot enturore ee tekinolojia naa entoki naijio esimu, tv,radio station amu kitangazi esiai enturore neeku Nena aidim nayiolou Nena mbae tenewueji

Kotumeki duake masaa naijo e utangazaji tanaa sii kuna, ketumeki abaki nkanisani, netumeki abaki duake laturok kulikai, netumeki abaki duake iisimui, netumeki redioi, netumeki baa pukunot etaata eduake emidia daake sanasana ashe taa oleng'.